Netai korong sikeyai boisiioni ko amun toreti ng'ung'unyek kosich rotuba ne kararan. Toreti minutik ye tun kagimin kobwa komie. Toreti minutik yetun kagimin kobwa komie ak kosoben biik. Bo komonut kora kounon ingeswach kounono ko koron kosiche tuga amitwogik chekororon che koyomnyo ak koba beek ngweny. Nebo somok agoba komonut sikeyai boisioni ko amun toreti ng'ung'nyek simalaa beek, ye karobon komoloe beek ng'ung'unyek ago toreti kora minutik chu sikoam tuga. Nebo somok kora ko toreti ng'ung'unyek simala beek koron korobon. Toreti kora amitwogik chebo tuga, toreti kora kosich ng'ung'unyek rotuba ne kararan. Toreti kora.

Amuche aaror kit netesetai eng yu agere teta ,agere kora teta ne uon kijaribuneni kiokyi karit orit, agere koraa cmmiten bik cheribe kalyet, agere koraa mi bik chemi taban yon che uon kotoreti koraa kisipto tenyi kochut kariniton.

Nager kabisa agere, agere kabisa noger abwate ,ndager boisyoni abwate kabisa bik, abwate ale miten eita nemi kwenet, mara kabireken ak ake, agere bik chekachanga chekande kirokwek barak, abwate tukuk chechang nia, lakini kit akenge nabwate ale miten chebireken choton chekikuren bull fight.

Agere bik, kit neamuche aaror kit netesetai eng yu ale Ian kakiba benki, mi bik chebongani lainit ,Kanye konyor

Tuku chebo kamanut eng yu chamuche acher, amuche acher KRA ,acheru simoit, agere koraa laptop akagere koraa miten, mi simoit nemi taban ak tablet nemi taban, mi laptop mi tukuk chechang akot kartasishek, ako tukuk tukul Kobo kamanut.